Ilkigerot kulo losipitali loogirai aisho enkituak pee gira aretu pee erretena pee puo aisho too lapaitin ooponu.

Egirai aaorr endaa tengumuyu oo tunganak naa ore enadaa aingorita naa ingiri ombiasini.

Ore taa ena siai oo ntare temurua ang', naa kiata kingirra aalep pee kitum kule nikimir pee kitum impisai nikiyieng pee kitumie inkirri.

Ore taa kuna naa embiasini arashu inguashen naaotok naa kegirai aitayu tenkurrman. Ore ena siai naa ekitayioloito apa yiiok aa too tunganak le agriculture naa kegira aitengen iyiook eneikoni pee euni kuni viasini.

Ingajijik taa kuna esipitali naaragie iltamiyia ore ena pishia adolita enkitok wenkerai enye naa kegira enkerai airag emoita negirai aapik enkare egirra abaiki ngotonye adolita.